Njĩra ĩrĩa ikoretwo ĩkĩhũthĩka mũno kũrĩha mbeca kuma thimũ ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ ,thiiniĩ wa kaũnti ya Garissa nĩ njĩra ya M-Pesa, tondũ kũu kwĩna netiwaki njega, na kwĩna wingi wa andũ arĩa marahũthĩra ũhoro ũcio wa M-Pesa.

Gĩthomo nĩ gĩa bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, tondũ nĩkĩo kĩhingũraga meciria ma ciana nĩgetha ikahota gũtwarana na andũ arĩa angĩ na ikahota gũtwarana na ũrĩa maũndũ marathiĩ thĩinĩ wa bũrũri, gĩthomo nokĩo gĩchpkaga gĩgatũma mũndũ ahote kũhingũra mũtũrĩre wake nĩgetha ahote gũikarania na ona gũikarania na maũndũ marĩa macokaga magacũngĩrĩria mũndũ ũcio gũkũra thĩinĩ wa ũtonga na ũthii wa na mbere, kwoguo thĩinĩ wa rũrĩrĩ rũngĩaga gũthoma nĩ rũremagwo nĩ gũthiĩ na mbere na rũkaremwo nĩ gũtwarana na andũ arĩa angĩ

Hĩndĩ ĩrĩa ndona ũũ nĩ ndĩciragia ũhoro wa ũrĩmi, ũrĩmi ũrĩa ũtũrehagĩra mbeca, ũrĩmi ũrĩa ũrĩmagwo kũndũ mũndũ atarĩ na mũgũnda mũnene, na ũrĩmi ũrĩa ũtũrehagĩra mbeca makĩria cia kuma na nja ya bũrũri, ũyũ nĩ ũrĩmi ũrĩa wagĩrĩire mũno nĩ tondũ wa andũ arĩa anini, anake arĩa anini, na airĩtu arĩa anini, na mũndũ wothe ukuona ndarĩ na mũgũnda mũnene no ahote kũrĩma ũrĩmi ta ũyũ, na ũmũrehere mbeca cia narua na ũmũrehere mbeca ona to iria cia gũkũ bũrũri witũ wa Kenya no nĩ mbeca nginya cia kuma na nja.

Kĩndũ gĩkĩ ti nyanya kĩmenyagĩrĩrwo na ũndũ wa kũmenyerera ũrĩa ũkĩigĩte especially gĩtikahihinywo, na makĩria gĩcoke akorwo nĩ ũrenda gĩikare matukũ maingĩ ũkĩige handũ hahehu, handũ hatarĩ na ũrugarĩ mũingĩ mũno ningĩ angĩkorwo nĩ ũkwenda gĩikare makĩria no ũgĩcenjie ũkĩhihinye nĩgetha gĩtuĩke maĩ na maĩ mau nĩ ũkũhota kũmaiga ona fridge inĩ nĩ ũkũhota kũmaiga ona me maingĩ na kwoguo nĩ ũkũhota gũkĩmenyerera wega mũno nĩgetha gĩgũteithie ona ningĩ nĩgetha gĩikare matukũ maingĩ..

No hote kũruta mũndũ kũrĩha motungata kũhĩtũkĩra thimu. Na ũndũ wa mbere kũmuonia ũrĩa mũndũ arehaga ũtungata wa Mpesa thĩiniĩ wa thimũ yake, ũndũ wa kwĩyandĩkithia nĩgetha agĩe na ũtungata ũcio thĩiniĩ wa thimũ yake. Wauma hau nĩ ũgũcoka ũmuonie ũrĩa egũcoka oe thimũ ĩyo yake na ahote kũrĩha motungata make na ũndũ wa gũkorwo nĩ aramenya namba ĩrĩa ararĩha, na nĩ aramenya ararĩha mbeca cigana, acoke kuma hau, acoke amenye gwĩkĩra pinĩ kana namba yake ya thiri nĩgetha mbeca icio ikinye kũrĩ mũndũ ũrĩa arenda gũtũmĩra, kana kũrĩ gikundi kana o kambuni ĩrĩa arenda gũtũmĩra.

Niĩ mbeca nyendete mũthemba wa iria cia maratathi, makĩria ni nyendete mbeca mũthemba wa ndora, nĩ tondũ mbeca icio cia maratathi, mũndũ nĩ ahotaga gũcĩkua wega, na itigiaga mũndũ agĩkũa. Na wa keerĩ, makiria mbeca mũthemba wa ndora nĩ ikoragwa ĩna hinya mũnene hĩndi ĩrĩa ũragũra nayo, kana hĩndĩ ũramĩhũthĩra thĩiniĩ wa kũhũra biacara kana gũthiĩ gũĩka maũndũ marĩa ma wonjoria.